ore dupoto arashu entoki naisaidia inkatitin tenkishui ashu te maisha naa ore oltung'ani lotolikioki nkaatitin ashu loinepua iltung'anak lotolikitio inkatitin naa ketumoki ilo tung'ani eh, aitoboa ashu aitumia nena atitin te maisha atum eng'eno, ore sii eniare ole nkaatitin naa kisaidia oltung'ani apa elikini metaa ki busy ashu metaa oltung'ani mifikiria intokitin torrok ore inkaatitin apa tekimaasae naa ntokitin e maana amu ore iltung'anak apa lolimu naa iltung'anak lotobiko naa iltung'anak sii loyiolo ashu loyiolo maisha enegira aikunari.

ore inkoitoi nintumia oltung'ani tenirorie iltung'anak' naa intumia inkoitoi enkanyit yiolo oltung'ani botorr tenaa kimaasae niroroki teleukunya ashu iroroki tenkanyit ore tenaa oltung'ani kiti teyie naa ikiroroki ninye telukunya naa lazima peekiroroki tenkanyit neeku ore eh, inkoitoi eh tenirorie oltung'ani naa lazima sii pirorie oltung'ani teng'eno milotu ake abukoki oltung'ani ilomon amu keeku makosa itaasa.

Ore larabali entoki nayau toltunganak, arashu toltunganak omanya uwueji nabo, naa keidim orkwenyi ashu ntambiani oltunganak ayau larabani niidim sii orkuak toronok ayau larabani ,keaku nai ore oltungani nekiiny ashu irorie ltunganak vibaya ,Ore sii larabali nemerepai sii tolosho peaku keatai amu keyau osina neyau sii rkwenyii ,neaku meningi ltunganak, neaku meeta ltunganak nkanyiti ,ashu megira ltunganak aanyita ,neaku iyolo larabali na entoki toronok oleng tolosho.

Ore osotua enikoni tenintayuyu , teniko ,tenitayuni nebikoo, naa ore iltunganak loyieu nitayu osotua , kidim aishoroto nkishu , tewuei netii iltasati , kidim sii iltunganak ataa keningo ashu keaku keparana, nebaikino peyie ore oladuo sotwa nebikoo eetae. ore sii iltunganak oitaito osotwa neaku keanyita ee neanyita pemitoki ake atum iresheta ashu ntokitin napuonu aiko mikosanata.

Ore eneiko ltung'anak temurua natii nanu naidim oltung'ani aitumia Safaricom bundles, niindim sii atumia airtel bundles, nindim aitumia telkom, nidim sii irmareita logoli atipik wifi nkajijik enye ,ore wifi na keisaidia elatia ,indim ltung'anak aitumia enoshi nalak endmonth nisaidia ajing' internet ning'oru ee ning'oru lomon oing'ua nkwapi pookin netumoki aing'ura ntifini netum atayiolo ajo kanyio nagira aiendelea tolosho le kenya.

ore isiaitin nanyorr ashu sidain tenaparan naaji olosho lang' ashu iltung'anak lang' enaake naa kanyorr naa tenadol eramatare venye enagira aendelea anyorr sii tenadol iltung'anak egira airemisho amu yiolo enkiremore naa kisaidia oleng' ilaramatak anyorr sii tenadol iltung'anak eesita isiaitin enye onkaik egira aisaidiana egira aramatana nanyorr sii tenadol iltung'anak etii ilturruri iloshi looya iltung'anak dukuya loisaidia toonkolong'i pookin.

ore enkoitoi nanu nayaki dupoto naa enkisuma wenkiremore eh, wena siai eramatare onkishu ore nana siaitin naa kagira nanu aisaidia aa nanu kaisaidia sii, kaisaidia maibung'a olmarei naisaidia maisumayu naisaidia manoto sii impisai naidim ataramatie iltung'anak pokin ashu naidim aisaidiare iltung'anak pookin loyieu eretoto tonkolong'i pookin.

ore paanyorr atijing'a ematatu alang ilorin oolopeny naa ore ematatu naa engarri ena nagira aisafirisha duo ake ninye iltung'anak ashu natii biashara neeku lasima sii pekintabaya ewueji niyieu tosaai niyieu mishiliwa amu ore elori olopeny nelek eeta olopeny inchuguluni ashu kelelek elo olopeny nejo kalo aitashe tewueji neje nikimbok iyie nelelek duo iyata araka ore sii imatatatuni naa eh, kelelek tenilak amu kelek aa yiolo ang mpaka ang naa amisini nelelek uh, yiolo engarri olopeny ekilo aitamanaa nikintumutiki nikishuku teipa.

ore nanu naa imatatuni anyorr alang oltukutuk amu ore entoki edukuya ematatu naa ekirishe enkijape yiolo sii enkae toki ematatu tenelo nesha nikirishe enchan ore sii ematatu naa ki secure ashu ketii eseriani amu irara kumok neeku meeta enikinko naaji piikipuoi uh, aya ayie ake openy nikipuoi arresh tentim amu ore iltukutuki kumok naa ekinosie enkijape eh, nelelek sii meserian iltukutuki amu kelelek ijing oltukutuk loltung'ani lemiyiolo nikilo aiturra tiong'ota neeku ore imatatuni naa karrep nanu pitumiae alang'u iltukutuki tolosho.

ore tenanu naa kaidim aterepa ajo , ore nai iltunganak kumok naa kishaa nepuoyie matatuni ,nepal ingal personal ashu ingarin oloopeny. yiolo ena naa iyiolo parepita nanu naa iyiolo ematatu kenapu iltunganak kumok alang iladuo lonap engari olopeny ashu engari personal . niaku iyiolo matatuni kifaa nitumiae amu kenap percentage oltunganaka kumok .

kesipa ajo ore mtandao nisaidia aitadoyio enkanyit telelero amu etaa yiolo elelero ashu iltung'anak kutitik netaa keesita intokitin nagirae aas te mtandao ashu intokitin nadolta ninye openy te mtandao neeku yiolo elelero ketaa kesujita intokitin nemifaa nesuj natii mtandao neeku ore taata tenedol oltung'ani embaye torronok ashu esidai nagira aendelea nelotu sinye aas tolosho nelotu aitodol iltung'anak kutitik neeku yiolo mtandao nitadoyie enkanyit toltung'anak kutitik.

ore rishat sidain naa kifaa neshipakinoi eh, tolosho ore enaiko naaji nanu tenashipakino irishat sidain naa kaidim naaji atipika osirua ladamunyie nana rishat ore sii enkae toki nadamunyieki irishat sidain naa indim naaji oltung'ani atipika intumoritin naisaidia ashu nailepunyie irmareita ashu ilepunyie emurua neeku yiolo irishat sidain keton ake iltung'anak edamu ajo ore apa enoolong naa kifaa neetae entoki naje ashu entoki naje nagira aisaidia olosho neeku yiolo rishat sidain nejia ifaa peyie edamuni tolosho.

Ore eninko pekipaash enkiminata osiatin tolosho naa enkidim iltunganak aisuma nkera . ore pisum inkera , netum inkardasin neaku ore pooki kata napuku esiai nipotokini. ore si enkae , enkidim atipiki inkera ang metaa kibizi saa pookin , ashu metubulu torkereti sidai , niaku keyiolo oltungani ajo kainyio entoronok , kainyioo esidai, kainyioo naisaidia , kainyioo nimisaidia . niaku ore nena siatin naa ine maana inkera eton aa kutitik amu kebulu sininche nibung irkwaki sidain ,netumoki ainguraki ate siatin sidain.

ore peyie moledupoto olduka sapuk otaboloki toltung'anak lina murua naa ore ildukai sapukin otaboloki naa yiolo enkumoki enye naa inklabi ore inklabi ashu ore iwuejitin neemirieki enaisho naa kemirakini enaduo lelero enaduo murua ore ina lelero neeku meeta entoki naas mees esiai eh, misaidia ilmarei lenye neeku ore iladuo ogirae aitegemea tonkang'itie meyau enkurma neeku ore iltung'anak kiminita ake tolosho ashu yiolo enkumoki enye naa kegira ake aiminaki atua olduka aas isiaitin nemifaa.

Ore entoki naitapaash emurua enkare tenkata enchan naa irbaat, ashu aa kiidim naai oltung'ani atuturo irbaat looya enkare tenaa olturoto tenaa embarbal, kiidim oltung'ani atuturo irbaat pee meeku ore enchan pookin sapuk nasha nelotu aoroo ashu eoroo in tokitin. Ore sii enkae toki naitapaash iltung'anak, idipa oltung'ani atuturo ireyieta naa kisaidia aaya enkare aimie enkare ewueji nebo, neeku ore enaduo are sapuk enchan metumoki aatooroi intokitin pookin ashu aa metumoki atooroi inaduo daikin naatuunoki tolchambai.

Ore peenyora serkali encherare oo nyumbakumi naa ore nyumbakumi na keyau eseriani temurua ashu a tolosho amu ore ltunganak le nyumbakumi na measa entoki meyiolo ajo kanyio nagira aendelea, amu ninche losotu lomon laiusu emurua ashu laisaidia emurua enegira emurua aikunari ,neaku iyolo ninche lasima peeyiolo ajo kanyio nagira aasa nagira aendelea tenaa eseriani tenengureisho ,tenengaruoisho, na kepuo alikio lolo omon asu airiportaki lopisnai lorpolisi petumoki atusujai.

ore peeret isikarini iltung'anak tarruesh ashu inkera aitalang' orbaribara naa ore ang'as iltung'anak tarruesh naa iltung'anak limidim openy aitasheyie ing'arrin ashua kelelek naaji ejo alang orbaribara metumoki atodolu ing'arrin tonchot pookin amu ore naaji enaa oltung'ani modoni meeta eniko enedol ing'arrin neeku ilopisaani lesirkali ashu isikarini loisaidia aitalang' orbaribara ore sii inkera naa kelelek ekwetiki irbaribarani meyiolo ninche atalang' pole pole neeku kelelek ake ekwetiki irbaribarani netumoki ashu nemetumoki naa ing'arrin kelelek ekwatu eng'arri newosh neeku ina pisaidia ilopisani lesirkali aitalang' irbaribarani.

Ore entoki natadua aa teneibungi oltungani arashu oltungani otupurishe apuroo esimu ino, eikinga naa ore ltunganak le taata peibung orpurishoi meeta huruma ,enkidimi atapejoi, ekidimi atudung, enkindimi sii aisitaaki irpolisi nikimbungi, ekindimi si atepejoi teinewueji neishunye, neaku ore ltunganak le taata me ltunganak ladalareki ,amu meeta uruma tenekimbung ira orpurishoi mekiatayieki uruma, neaku kifaa ake peepali empurore tolosho amu misaidia empurore tiaai toki.

ore eninkunaa iropiyiani inonok pebaiki iyieunot inonok pookin naa indim oltung'ani aigero enkardasi onaduo tokitin niyieu peyie melo ake ni misuse iropiyiani ashu nintumia iropiyiani vibaya ainyiang'u enaduo toki nemifaa ninyiang'u nimaniki ijo aikonji ing'ata iropiyiani inaduo tokitin niyieu ashu inaduo tokitin e maana neeku ore eniko oltung'ani mifaa ninyiang'u ntokitin neme inaduo netu ipik budget ino kifaa ake piyas esiai ino aitobiraa ninyiang'u intokitin e maana ning'ua nemene maana neeku nejia iko oltung'ani pitobiraa iropiyiani enyenak.

Ore esiai niyas, naas nanu enaake pee atumoki atalaa osesen naa kaidim ainyio tedekenya nakwet, nakwet abaiki ajo keeta ewueji nabaiki nashukunyie. Yiolo sii enkae toki naidim naas pee atumoki atalaa osesen naa kaidim ataara empira. Niarr empira too sai ina nitejo nitumoki atushukunyie nelaa osesen nintukuo. Ore sii enkae toki nidim oltung`ani ataasa naa idim ashomo ol gym. Naa ore pee ilo ol gym nishukunyie nintukuo, ashu ilo adumu, ashu ilo aikarrisho ashu aas nkulie tokitin ake naisaidia osesen pee etumoki osesen atalaayu.

Ore empalai nasuji teneyierishoi, naa, ketii enkolong',ashu kifaa pipik ukuta, ashu petoki ukuta ino, pitumoki atusuja, ashu pitumoki airiamariyie pimilo ake nilo airore, niyier entoki nimifaa duo niyier, ashu niyier entoki nitu duo ijo piyier iyie. Neeku ore ina palai, eh kifaa nitodolu ajo amaa enoolong' kanyioo eyieri, amaa enankae olong', kanyioo eyieri. Neeku kifaa oltung'ani pelo airiamariyie, pemitoki aorore naa ina palai apaashare. Neeku yiolo ina palai na enemaana, neeku kifaa ake nepiki ewueji nelio, pedol oltung'ani pookin loyierisho.

Ore enkoitoi nainyiototore nanu enaake naa eninyiototo oltung'ani ee iindim naaji ake aiseeta esimu ashu iset alarm nikinyioyie enaake, ore pee inyiototo niomon, nintukuo nitumoki aipang'a oltung'ani ashomo atoduaa eramatare nekiyakini shaai nitumoki oltung'ani ataasa intokitin pookin etedekenya eton aa mapema pee mintoki ainyial isiaitin pesho, ore ake teninyiototo oltung'ani ni make sure ajo ira busy metaa iata eniasita.

ore eninko oltung'ani pibikoo ingira aasisho tiang metii oltung'ani likingira aitasheki naa ing'as aitobirr ratiba ino make sure ajo ingira ashu ninko ajo ingira asuj meetae entoki nalo pookin etu iyas tenaa emukunta duo ifaa nilo airem ni make sure ajo ishomo airem tenaa nkishu ifaa nisuj ninko oltung'ani ajo ishomo aisuj make sure ajo ore ratiba ino ekeesa kulingana o venye apa ningero oltung'ani.

Ore lchoreta na ltunganak le maana tenkishui oltungani, neaku ore eninko lchoreta linonok ee ingur ajo aitaas ntokitin sidain indim naaji aipotu sukuku, indim aipotu entumo tiang, ninyanya arashu i share lomon aa olchoreta linonok anasuo shoruweisho, ore lchereta na ltunganak la kifaa piishoki esimu anaake, aitadamu arashu ainosie lomon leseriani peyie ore peedol ajo keeta oltungani ogira aibungare na oltungani le maana , oltungani ogira aisaidia tenkishui enye.

Ore dupoto engarri tormarei lang' naa kisaidia oleng' naa ore engarri kiidim naai iltung'anak aashomoyie imashoi, niidim iltung'anak aitumiya atooku enkare ore sii engarri naa kisaidia naaji anap ee ntokitin naayai osokoni enaa nkishu, kisaidia aya osokoni ore sii engarri naa kiidim atooku naaji enkare, tenelakwa enakare naitukuoki intokitin nidim engarri ashomo atooku, ore sii engarri naa kiidim aitayu sii impisai amu kiidimi aishoo esiai te kulie mareita nenyai inena ropiyiani ee oladuo marei naa ina garri sii ing'uaa nena ropiyiani, neeku ore engarri tormarei na ene maana ashu ene tipat oleng'.

Ore entoki nanyor nanu ataasa oleng' enkata namaata esiai, naa kaidim nai ashomo nalo airrita nkishu, eh airrita nkishu mpaka teipa ashu dama, ashu nanyor si nai aituko nkishu, ashu aituko ntare. Ore si enkae toki nanyor ataasa na kaidim aikarrisho, nalo aikar ilchambai. Ore si enkae toki naidim naji ataasa maata esiai, naa kaidim naji oltung'ani ashomo aing'oru ilchoreta lainei, nikipuo aiboita, nikipuo anya lomon, nikipuo ayiolou enikunari siaitin, amu yiolo ina, na kisaidia oleng' oltung'ani mibung'are ilchoreta lenyanak.

Ore ntokitin naatii Kenya national archives naantokitin eapa ashu a ntokitin e kitambo, ee na ketii anaa mowuarak olaroi, mowuarak oltomia, ee irngatunnyio ,lukuny orngatunyo, loilele loongwesi pookii. Ore si archives na keyau iltunganak peeponu adol ntokitin nituakata edol ashu eponu adol ntokin eeapa , ntokitin eapa nataasate nemetii enkop ashu tenkata ninche neton itueni.

Ore eninko teneimpimuo nkera inonok tesuk enkingurata e tv naa indim naaji aisho ake nkera ingur news ,nijoki etabawua esaa inyi napoi airura arashu etabawua esaa isnyi nipopuo aisuma. Ore sii eninko peimpinoki nkera tv naa imbaki nai nkera inonok nijoki ore sai naaje na ninche ifaa peitabakini enkingurata e tv mifaa nitogiroiti saa sita ,mifaa nitogirori saa nne ,peyie etumoki sinche aitum aingura mbukui enye arashu etumoki sininche ashomi aisumata atan itu ebau enkata napoi airura peetumoki taisere ainyototo ashomoita sukul mapema .